Arita maber ma itimo ne gini mondo kik okethre mokuongo nyaka bed ni ogoye yath yath mowinjore ma tamo kute donjo mondo mi ochuogi mondo mi gikethre. Mar ariyo bende nyako bed ni kumokete onge chiayo manya donjo kendo manya kethe kapok gichopo e kiwango maber monego bed ni itiyo kodgi. Bende kuma gintiere nyaka obed kanyo moriti maber mondo kik obed moyugno made mi kute yud kuma gipondoe samogo yath to gibi gipondo kanyo asto bang'e giduogo ka teko mar yath oserumo. Bende yadhno be nyaka rit maber mondo mi kuonde ma maybe kute ochuoyo igolo oko mondo mi odong' gi kuonde mabeyo kende.